Mitugo ĩrĩa ĩkagwo kũhotithia gũkũra kwa ngũkũ na umithio wa matumbĩ, wa mbere nĩkũhe ngũkũ irio kũringana na ũkũrũ wa yo. Kwĩna irio irĩa cia kũheyo njui cĩ nini, ngũkũ njui igĩkũra na ya tuĩka ngũkũ yatuĩka ya kũrekia. Icio ci ngĩheyo ngũkũ kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire ngũkũ ĩyo nĩ ĩgũkũra ĩna hinya na yatuĩka na ya kinya ya kũrekia ĩgatuĩka ya gũkũhe umithio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩithia ngũkũ kiugũ-inĩ gĩtahihinyanĩte mũno nĩgetha ikona handũ hagũthakĩra na haguotera o na riũa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩithĩria ngũkũ kũndũ gũtarĩ na ũigũ. Kũndũ kwina ũigũ rĩngĩ ngũkũ nĩirĩyaga gĩko mũno na hihi mũrĩmi agatuĩka wa kũhũthĩra mbia nyingĩ kũgũrĩra ngũkũ icio ndawa na hihi angĩkorwo ndari na ũhoro wa kũgũrĩra ngũkũ icio ndawa no athiĩ hathara ya ngũkũ icio gũkua.

Njĩra ĩrĩa yaagĩrĩirwo ya gwakĩra ngũkũ nĩ gũkoroga, warĩkia gũkoroga, kiugũ kĩu gĩcoke kioywo na mahiga kothi igĩrĩ. Warĩkia kuoya na mahiga, gĩakwo na mbao na kĩarĩkia kuoywo na mbao, kĩhorwo waya ithiũrũrũkĩte na kĩhorwo waya ĩtarĩ na tũrima tũtungu kũndũ indo irĩthiaga ngũkũ citagĩiganĩra na waya ĩyo nĩ ibatie ĩkorwo ĩ waya ĩ na hinya ĩtagĩgegenyerwo nĩ indo ta ngui. ũndũ ũcio ũngĩ, nĩgetha ngũkũ citikahihie rĩera rĩũru, ndũbataraire gwaka kiugo gĩaku kũndũ igũrũ mũũno, tondo ngũkũ citiendete rĩera rĩhehu mũno, hihi cingĩhihia rĩera rĩ rĩhehu mũno ona ingĩ nĩ irwaraga mĩrimũ ya huho.